Kata obedo ni an mabor gi osiepe, kata ni an gi dich mathoth, to pod anyalo bedo gi tudruok kodgi ka awuoyo kodgi gi adieri. Kendo anyalo bedo kodgi gi tudruok ka achopo ir gi sama gin gi chandruok moro.

Mae en thiang' mar dwasi, ka anene to gimabiro e pacha en chak ma omiyowa , chagni otingo' protein mange'ny makonyo e dendwa, mar ariyo omiyowa ringo' man kod amino acid matimo serotonin gi dopamine magi gin chemical makonyo nga'to bedo gi mor, kendo ochiwo teko mar riwruok sama wachamo ringe, kendo okonyowa e chwe mar misolo kod yudo teko.

Tijni ma en tich pith mar chiaye miluongo ni rombo. Kendo rombo wayudo ni chiethne konyo keto cham bedo gi ngima maber. Otiyo kaka manyiwa. Mar ariyo, yor rombo en yor ohala. Ka wause kata wauso manyiwane to wayudo pesa. Mar adek, okonyowa e tiegruok nimar wanyalo tiyo kode mondo walos bayogas ma watiyo go e ute wa. Kendo rombo ka wan godo to en kaka en ranyisi ni ng'ato omew nikech opidho chiaye ni.